kegira aitodolu ajo enkitobirata ayeng' ninye etii oltung'ani , ashu egira aas usafi pooki amu egira aoroo ol chafu eeta entoki, nishopito engila namitiki ejing ol chafu.

Ore ena bae naa ene nkiremore naa ekeretu iltunganak, toosiatin enye amu ore ene dukuya naa keeta faida. ena toki ng'oru iltunganak tenkumoki, ore eniare naa ketum edaa iltunganak meitoki iltunganak aapuo aaku meeta daikin amu keeku keetae edaa sapuk naitosha. netum iltunganak afia. naa isaidia enaa siai Oleng amu, ore sii ninye esajata sapuk ooltunganak naa ena siai ejo matukiraki esajta sapuk.

Eetae inkibelekenyat oloingang'e mpukunot are, eetae enchan neetae enkata enkirowuaj sapuk enkolong' Oleng, ore enkata enchan naa kelotu oshi ekijiappe sapuk, naa mitoki inakata ng'uesin aapuo enelakua amu ketum edaa tentaani. anaa naaji ilchampai lenye. ore etum ilchampai lenye. naa Kenya Ina saa aitaas ninche edaa enye. ore enkata enkirowuaj as kepuo aing'oru Nena daikin too wuejitin neelakua. ore imoyiaritin naapuonu naa Kuna nguesi naayau imoyiaritin. ore ilchampai ena kata inosita daikin, aashu eyau inkariak, Nena Ariak metii ilchampai ing'ua enitungua nguesi.

Ee kadol ajo ore oshi endala naa keeta oshi iltung'anak endala naipirta nkaloli pookin amu eeta nkera neeta iltung'anak sapukin, naa ore endala naata iltung'anak sapukin nemenyanyuk onaata nkera neeku ore endala naata nkera nepaasha onoltung'anak sapukin ore enadol ena nadamu ajo keeta oshi nkera kutitik endala sapuk oleng' alang' iltung'anak sapukin neeta enebaya pee itokini siinche naa ina dala.

Keisho enatoki iltunganak irkasin, amu wore iltunganak oisumia ena siai netum orkasi. Orkasi oigeri naai metaasa ena siai aun olchamba, neas esiai pookin tiatua olchamba, mbaka omitayu naai indaikin. Nitoki ena siai aaku enetipat amu, yiolo pee intubulu oltungani indaikin, nilotu amir, naa itum faida sapuk amu wore endaa pookin namiri naa itum faida. Amu kinyiangu iltunganak, nepuo aamir aitoki ashu epuo aanya, neeku enedupoto inia tenkishui oltungani. Nitoki aaku, wore siinye endaa kisho oltungani afya, nisho oltungani afya minoto oltungani inkidimat naitoki alotie inkulie olongi ashu aasie inkulie kidimat sapukin. Nitoki ena siai aaku wore isho iltunganak esiai oisumia ena siai, nitoki aisho kuldo litu ninche isumia ena siai duo metorripo, metorripo kuna daikin. Neeku ene tipat oleng' ena siai amu eaki iltunganak minoto iltunganak isiatin.

Ore ene dukuya naa kitopir enkulupuoni, nitoki aisho iltunganak irkasin. ore Ina kulupuoni, nitumia iltunganak aaunie daikin enye. ore irkasin, nisho iltunganak metaboloto damunot lelo oisumate, nepuo naaji aas irkasin. nitoki aaku keetae idaiki ,kisho daiki afya .metaa enenya iltunganak idaiki netum iltunganak afya .ore nena daikin oopeny tenepuoi amir, amu ore edaa pookin naata afya naa kemiri, ketumi faida sapuk alang' eda nemeeta. nelo sii asioki tosokoni.

Itodolu ajo keeta oshi enkoshoke osotua, amu ore Kuna kishu, naa inoshi kishu nemepuo Kuna adaari, naa enkaina oltungani naisho ninye edaa. ore Ina naisho oltungani edaa, nemoki nkishu oltungani, neeku tenelotu oltungani ebata nkishu, nepuonu nkishu enetii. nitoki aaku keeta ena toki ena siai faida oleng. amu ore Kuna kishu naa noshi kishu ekule. naa teneremi Kuna kishu ekule, netumi kule, netum iltunganak faida sapuk oleng alang

enkisuma etiki teneweji kitodolu ajo ore kuna kera neshomoito isaparitin pee epuo aing'orisho ning'or ing'uesin ning'or ilchambai, neeku ilchambai tenakata etii teweji egirai asim ajoki ore olchamba neyieu entoki naje wenaje naketii olmalimui ine weji olmalimui lo olchamba oisumita , neliki ena nidol ajo egira siiniche anyok aiger pee epuo adamu teweji nepuo.

Esiai sapuk esirkali natii enewueji naipirta enkirishata oropiani amu kitodolu nkajijik sapukin kuda enoshi napuoi aunie enoshie ropiani nashuki enoshi loani nilo ninye oltung'ani aitau enoshi nitipika benki enono kidimayu Ajo ore eloshi tung'ana oyieu nepuo abol benkii naa tenewueji epuo abol naa ore aitoki natum too damunot etum enewueji eripote naitosha amu ore Mali natii enewueji naa ekumok eyieu enewueji elarikok oyioloi amu ewueji etipat ene naa ore iltung'ana opuo enewueji iltung'ana oyiolo aisuma amu pokota etum enoshii looni naa teniyiolo aigero nikir ewueji Ajo yee anoto niger osayei Ajo anoto kitodolu enewueji Ajo nkajijik nasheta ashu ntaoni epirta ena toki naa enewueji doi etii

Kelo oltungani sukuul, nelo aisuma, sukuul naipirta, ena siai enkiremore, esiai olchampai pee eyiolou airemisho. neyiolo atuuno idaiki. enaalo atubukoki pooki toki nayieri anaa, empuliya pee enkulupuoni sidai, pee etumoki aanoto faida, tenelo nepuku edaa. naa keyieu netum iltunganak eng'eno sapuk. neme ine wueji ake, kidip oltungani sukuul nelo aing'oru irkasin, ashu elo oltungani iropiyiani niteru aas esiai enye. amu, meetae esiai kiti.

keyieu enkare sapuk naitubulu nibung' mpaka neku neyieu eripore, ore eripore naa entoki edukuya amu menya ing'uesin nemepuroo iltung'anak neyieu neyieu ilkeek ore ilkeek ore ikeek oo woshi pee menya ilkulie ng'uesin eyengota neyieu enkulukuoni napir neretu ina kulukuoni metubulu netum afia itumiya enkuni enkop nabukokini embolea orkeek pooki iloshi loinyang'uni, neyieu enkop nemetii engolong' oleng' amu ore oshi enkolong' naa kewok oshi enkolong' enkare oleng', ore engolong' we enchan naa intokitin are naaji naayieu ena pee ebaya, neyieu sii ninye nemetum osiwuo sapuk amu edot naaji osiwuo enkop meeta meeku aitobiraki nemeku.

adolita enkardasi ore ena adasi naa ketii ikigerot, ore ikigerot ladoolta naa ijo dii biashara etiki teweji, amu kadolta ajo emirare abei naa mirta intokitin , adolta ajo etii inamiri enchata, etii inamiri inkeek ong'uan , etii namiri inkeek tikitam olpisiai, nadolta sii ajo inkarn oltung'anak najiang; utua naatii, olamirak nitodolu sii ajo etaa ishooyie kuna tokitin amu, elio ajo etoosho iltunganak osain neeku biashara esitae tene.

kisapuk ena siai oleng' tenkopang' etaa ibiasharani kumok nikiasita, eetae biashara oo inkishu nalo nemiri inkishu nemiri intare, inkineji naa eeta oshi ina siai pooki enkikena neeku kiyata inasiai oo inkishu, nikintoki aata esiai esukul, ore isukuuli erikito sii niche tesiai naasi osabu, amu eyieu ena toki nitumiyai tesiai osabu otoo ntokitin pooki enkikena ore enoshi napuonu iltung'anak adol ajo kebaa intokitin niyata aiken te nakang' ino teine weji , kebaa inkera niyata , kebaa intare.

Aingoru ropiyiani pee ainyangu lukunkuni kumok, ore ainyangua lukunkuni kumok, naingoru laramatak oyiolo ataramat nena lukunkuni aishoo rkeek, nishori endaa aitobiraki ,neyiolo enkata naeuo emoyian olukunkuni nisumiya ina siai aitobiraki ,eeta enkariano nadede. naitoki aingoru iltunganak oyiolo ateyierisho enaa tenakata ele tungani oishopito Kuna kilani ,egira aitodolu ajo enkayiarani ena nayiolo ena siai aitobiraki ,naitoki aretena aingoru ropiyiani kumok napik Kuna tokiting pee eidim atotoni enaa tinakata ele otii Kuna tokiting teshumata ,amu ore naaji ena daa natii enatoki teshumata ore pee epiki atua ineweji neidim atobiko enkata naado.